Gũbanga mbeca cia irio, nĩ iteithagia mũno wee wĩ ta bamĩrĩ kana ona mũciĩ-inĩ waku. Kuona atĩ nĩ ũkoragwo atĩ nĩ ũrĩhĩtwo mũcara, na ũgatuĩka wa gũbangĩra ũrĩa ũkũgũra irio ciĩ nyingĩ. Na nĩgetha ũtuĩke wa gũciiga mũciĩ gwaku, na nĩgetha rĩrĩa ũrabatara kũruga okorwo nĩ kĩroko, kana ranji, kana ona hwainĩ irio cia hwainĩ. Nĩ ũtuĩkaga wa kũmenya atĩ, wee wĩna irio ciaku nyũmba na ndũgũtinda ũkĩhũthĩra mbeca ingĩ, ũgĩthi kũgũra kĩndũ nduka-inĩ. Na ningĩ rĩrĩa ũragũra indo ciĩ nyingĩ, nĩ cikoragwo na raithi, kuona ũngĩgũra kĩndũ gĩ kĩmwe nĩ gĩkoragwo na goro. Kũguo rĩrĩa waneeo mũcaara waku, nĩ ũtuĩkaga wa kuoya ũkaũgayania, na ũkaiga kĩenyũ kĩmwe ũkauga atĩ gĩkĩ nĩkĩo gĩa kũgũrĩra irio nyũmba, na nĩgetha ũtigĩrĩre atĩ ndũgũĩkora atĩ nĩ nĩ ũgũtuĩka wa kũrara ũtarĩte. Kũguo mũndũ nĩ atigagĩrĩra atĩ nĩ ebanga wega na mbeca ciake, kuona atĩ mabataro nĩ makoragwo marĩ maingĩ mũno mũcara-inĩ ũcio, kuona nĩ gũkoragwo na marĩhi ma thitima, na kũngĩ ona gũkoragwo na ũrĩa wĩna marĩhi ma maaĩ. Na no nginya ũtigĩrĩre ningĩ tondũ nĩ ũrathiĩ na mbere na kũruta wĩra, ũtigĩrĩre atĩ nĩ wagũra irio, na nĩgetha onawe ũtuĩke atĩ nĩ ũgũkorwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Andũ aya nĩ tũrona atĩ, nĩ maaĩ maratuĩka nĩ gũtaha marataha, kuona nĩ tũrona atĩ nĩ manyitĩte mĩtũngi. Na ngwĩciria nĩ kĩndũ marahũthĩra gũtigĩrĩra atĩ nĩ mataha maaĩ maya. Na rĩmwe nĩ ũkoraga atĩ, kũndũ ta gũkũ nĩ gũkoragwo kuurĩte mbura nene mũno, na ũgakora atĩ tuge kaingĩ gũtiuraga. Kũguo haha nĩ ta handũ hena irima kana handũ maaĩ mageragĩra kaingĩ, na nĩho ũkoraga atĩ maaĩ macio nĩ matuĩkĩte ma gwĩtaha handũ hamwe, na magatuĩka atĩ nĩ mahingĩirwo kana ona makehingĩra. Na ũgakora atĩ rĩmwe andũ nĩ matũmagĩra maaĩ maya, na gũtĩrĩria irio ciao irĩa ciĩ mũgũnda, kũrĩa nĩ matuĩkaga atĩ nĩmo magũũka na matahe, na mathi maitĩrĩrie irio ciao cia mũgũnda. Na ũgakora atĩ ona kũndũ kũingĩ tondũ gũkoragwo na kũndũ gũtauraga, nĩ matuĩkaga a kũhũthĩra maaĩ maya nginya kũhe mahiũ mao, na nĩgetha atĩ mahiũ mao matuĩke atĩ nĩ maranyua maaĩ. Na ũgakora atĩ ona nĩ gũkoragwo na angĩ nĩ matũmagĩra maaĩ ta maya, rĩrĩa marenda nginya kũhũra nguo. Ũgakora atĩ nĩ gũkoragwo na andũ matũmagĩra kũhũra nguo. No ũkĩona andũ arĩa makoragwo magĩtaha maaĩ ta maya kũndũ ta gũkũ, kũndũ gũkũ nĩ gũkoragwo na thĩna wa maaĩ, na kaingĩ ũgakora atĩ ona gũtiuraga mbura.

Ndona ũndũ ũyũ, ũndũ wa mbere ũrĩa ũtuĩkaga wa gũũka meciria-inĩ makwa, nĩ tũrona atĩ haha ũyũ nĩ mũrĩmi, na nĩ tũrona atĩ ena ng'ombe igĩrĩ. Na ũyũ nĩ mũthemba ũmwe ũrĩa ũhũthagĩrwo nĩ arĩmi, gũtigĩrĩra atĩ nĩ marĩma mũgũnda wao, na maũharĩrĩria, na nĩgetha ũtuĩke atĩ nĩ ũgũka na ũhandwe irio, na irio icio cituĩke atĩ nĩ cigũkũra. Kũguo mũndũ ũyũ akoragwo ahoreirie cuma ĩrĩa ĩkoragwo atĩ nĩyo ĩratuĩka ya gũthondeka mĩkaro, agatigĩrĩra atĩ nĩ amĩnyitithania na ng'ombe icio. Na ng'ombe icio nĩ cikoragwo atĩ cikĩmenya ciagĩrĩirwo nĩ gũkorwo cigĩthi na mwena ũmwe, na nĩgetha mũrĩmi ũcio akorwo rĩrĩa anyitĩrĩire macini ĩyo yake, ng'ombe ici tondũ nĩ ciramĩgucia, nĩ ĩgũtuĩka ya gũthi na mbere na gũthondeka mĩkaro. Na ũguo noguo ũkoraga atĩ nginya andũ nĩ matũmagĩra ngina macini ta icio kũhanda, kuona atĩ andũ nĩ matũmagĩra o indo ta ici ta rĩu ng'ombe ici tũrona, cigatuĩka cia kuohererwo macini ĩyo, na cigatuĩka cia gũthiĩ na mwena ũmwe, na nĩgetha nacio cigatuĩka atĩ nĩ cigũthi cigĩthondekaga mĩkaro. Na ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo wĩ mwega kuona atĩ nĩ ũtĩkaga atĩ ndũkũhũthĩra mbeca nyingĩ kwandĩka andũ mũgũnda-inĩ waku, na nĩ ũgũtuĩka ona wa kũrĩma handũ hanene mũno, ũkĩhũthĩra mũthemba ũyũ wa kũhũthĩra ng'ombe.

Ũndũ ũyũ ũrĩa mareka haha, nĩ tũrona atĩ andũ aya nĩ kũgetha maragetha mbembe ciao. Na nĩ ũkoraga atĩ nĩ cituĩkĩte cia gũkũra, na harĩa makoragwo atĩ nĩ matugĩte mũgũnda wao wega, na magatigĩrĩra atĩ ona nĩ mahe mĩmera ĩno yao, maaĩ, na bataraitha kana ona thumu. Na nĩgetha cituĩke atĩ nĩ cigũkũra ũũ na riri, kuona atĩ ici nĩ mbembe maratuĩka atĩ nĩ kũgetha maragetha, kuona mũrĩmi ta ũyũ nĩ akoragwo arutĩire wĩra mũingĩ mũno, na nĩgetha mbembe ciake cikorwo ciĩna riri ũũ. Na nĩho atuĩkaga ona nĩ akwandĩka andũ aingĩ arĩa makũmũteithia gũcigetha, na nĩgetha atuĩke wa gũcigetha ciothe mũgũnda-inĩ wake hamwe. Harĩa nĩwe ũmenyaga ũrĩa agũthiĩ na mbere kana ũrĩa agũcihũthĩra, kuona nĩ cihũthagĩrwo na maũndũ maingĩ. Atĩ mbembe ta ici agetha no atuĩke atĩ nĩ agũciendia, na nĩgetha atuĩke wa gũthi na mbere na kuonjorithia ũrĩmi wake wa mbembe, kũrĩa ona nĩ akũhota kũharĩrĩria mũgũnda wake nĩ ũndũ wa kĩmera kĩngĩ. Na ningĩ no atuĩke atĩ, nĩ agũthiĩ omithie mbembe ici ciake, na cituĩke cia kũũma harĩa ona no atuĩke wa gũcitwara nginya gĩthĩi, na nĩgetha atuĩke atĩ nĩ agũthĩĩrwo, na ainũke gwake mũciĩ na mũtu. Na ũguo agĩthi na mũtu gwake, bamĩrĩ yake, ndĩgũtuĩka ya gũkoma ĩtakũrĩa irio.

Andũ aya tũrona mbica-inĩ ĩno, nĩ tũrona atĩ nĩ gũthaka marathaka, na nĩ tũrona atĩ andũ aya makoragwo na mũbira, ũrĩa wĩra wao nĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ waingĩra harĩa ũkoragwo ũthendekeirwo, na nĩgetha mũthako ũyũ ũgĩthira, nĩ gũkoragwo na mũcindi, na ũrĩa ũtanatuĩka wa gũcindwo, ũcio nĩwe mũhotwo. Na nĩ ũkoraga atĩ andũ aya nĩ makoragwo marutĩire wĩra mũingĩ, nĩgetha matuĩke atĩ nĩ maramenya nginya gũthaka mũthaka ta ũyũ, na makamenya ũrĩa magĩrĩirwo nĩ gwĩka, na ũrĩa ona magĩrĩirwo nĩ gũkorwo marĩ andũ aigana nginya kĩharo-inĩ ta gĩkĩ. Na nĩgetha atĩ ũtuĩke atĩ nĩ ũkũruta kũruta mũndũ gũthaka mũthaka ta ũyũ, nĩ ũkoraga atĩ, no nginya ũkorwo wambie na ũhoro wa kũmũbundithia ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gũthakwo. Na kuona atĩ mũthako ũyũ ũkoragwo wĩ wa mũbira wa moko, kũguo nĩ ũtigagĩrĩra atĩ nĩ aramenya atĩ mũbira ũyũ nĩ wa moko. Na nigĩ agatuĩka wa kũmenya ũrĩa mũbira ũyũ mũthako ũyũ wathakũo, ũrĩa gũkoragwo na mũndũ wa gũcinda. Na ũguo nĩ ũtuĩkaga nginya wa kũmũthomithia, ũhoro wĩgiĩ nginya ũrĩa agũtuĩka atĩ mawatho marĩa agũkorana namo kĩharo-inĩ ta gĩkĩ. Kuona atĩ o mũthako nĩ ũkoragwo na na na na nĩ ũkoragwo na mawatho, marĩa wagĩrĩirwo nĩ kũrũmĩrĩra, we ta mũthaki.

Kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha, nĩ tũrona atĩ ũyũ nĩ mũrĩmi, na e mũgũnda-inĩ wake. Na nĩ tũrona atĩ mũrĩmi ũyũ nĩ kũhanda ahandĩte mũgũnda-inĩ ũyũ wake. Na nĩ tũrona nginya atĩ, mĩmera yake nĩ ĩtuĩkĩte ya gũkũra na riri. Na nĩ tũrona atĩ nĩ maaĩ aratuĩka wa kũmĩhe, kuonania ũngĩona atĩ mũrĩmi nĩwe ũratuĩka wa gwĩtwarĩra maaĩ mũgũnda-inĩ wake, kũrĩa nĩ atũmagĩra macini, irĩa nĩcio cimũteithagia gũtigĩrĩra atĩ mũgũnda wake wothe nĩ wagĩa maaĩ, na mĩmera yake atĩ ndĩgũtuĩka ya kũũma kana ĩkue tondũ ndĩnona maaĩ. Kana ona tũtuĩke atĩ nĩ ĩgũkũra ĩtarĩ na riri. Nĩ ũkoraga atĩ kĩmera gĩkĩ gũtikoragwo na mbura, no mũrĩmi nĩ atuĩkaga wa kũhanda irio ciake, na agatuĩka wa gũcihe indo irĩa cirabatara onokorwo nĩ bataraitha, kana ona thumu. Na nĩho tũrona atĩ ona nĩ atuĩkaga nginya wa kwĩheera maaĩ make, na nĩgetha mĩmera yake ĩtuĩke ya gũkũra, na ĩmũhe maciaro mega. Na ngwĩciria ũndũ ũrĩa ũngĩtũma atĩ no ũmene gwĩka ũndũ ũyũ, nĩ atĩ nĩ ũkoragwo na wĩra mũingĩ, gũtigĩrĩra atĩ nĩ wahe mĩmera yaku maaĩ. Kuona nĩ gũkoragwo na kũndũ gũtarĩ na maaĩ ma kũigana, na ũgakora ningĩ mũrĩmi ndarĩ na mbeca cia kũrĩhĩra maaĩ ta macio, kuona atĩ nĩ gũkoragwo na marĩhi ma maaĩ marĩa wagĩrĩirwo nĩ kũrĩha.

Ũndũ ũyũ tũrona haha, wĩgiĩ kahũa, na nĩ tũrona atĩ mũndũ ũyũ nĩ kahũa gake aratua nĩ gũtua aratua. Na ũkĩona atĩ mũrĩmi nĩ akinyĩtie kahũa gake handũ ta haha, harĩa atĩ nĩ gakũrĩte, na gagatuĩka ga kwĩruha, nĩ ũkoraga atĩ gĩkoragwo nĩ kĩo kĩmera gĩa gũtua kahũa, kuonania kahũa gaku nĩ gakũrĩte, na gagatuĩka ona ga kwĩruha. Na wee ta mũrĩmi nĩ ũtuĩkaga atĩ wa gũthiĩ gũgatua, na nĩgetha ũtuĩka wa gũtwara gĩthĩi gĩa kahũa, kũrĩa nĩ mũtuĩkaga a kwendia kahũa kau. Na nĩgetha gĩthĩi kĩu gĩgatuĩka atĩ nĩ gĩgũthi na mbere na kũruta kahũa ka kũnyua, harĩa nĩmomithagia na magakonora kahũa gaku. Na ningĩ ona rĩrĩa ũratuĩka atĩ nĩ ũratwara kahũa gaku gĩthĩi-inĩ, nĩ ũtuĩkaga wa kũrorerwo nĩ arĩmi arĩa, andũ arĩa anene makoragwo mandĩkĩtwo gĩthĩi-inĩ ta kĩu, nĩ makoragwo mandĩkĩtwo kũu makarora kahũa karĩa we ta mũrĩmi ũratwara. Na nĩ ũkoraga atĩ, nĩ makwĩraga nginya ũgathure, na atĩ ũtigĩrĩre atĩ nĩ gathurĩka wega, na nĩgetha onao rĩrĩa maratuĩka atĩ nĩ maragakonora, na nĩgetha makomithie, magatuĩka atĩ nĩ makũruta kahũa kega, na kahũa magũtuĩka atĩ noko magũka na menderie andũ, arĩa marenda kũgũra kahũa ta kau. Na gũkũ nĩ ũkoraga atĩ mũrĩmi nĩ andĩkaga andũ, arĩa mamũteithagia gũtua kahũa ta.

Handũ haha nĩ tũrona atĩ, ũyũ nĩ mũndũ ũtuĩkĩte atĩ nĩ aigĩte nduka yake ya kwenderia andũ. Na nĩ tũrona atĩ nduka ĩno yake ĩna indo mĩthemba yothe. Kuona nĩ tũrona atĩ, nĩ arendia indo cia nduka, na indo cia mũgũnda, tondũ nĩ tũrona atĩ nĩ arendia indo ta iriia, mũgate, ena nginya matumbĩ. Na ningĩ twarora atĩ nĩ tũrona nginya nĩ arendia indo ta thabuni, na ũgakora atĩ, mwenda wa irio, kana indo cia mũgũnda, nĩ tũrona atĩ mwendia ta ũyũ nĩ aratuĩka atĩ nĩ arendia indo ta karati, mboco. Nĩ tũrona nginya ena nyanya, na nĩ arendia nginya matunda, harĩa nĩ tũrona atĩ indo ta mananathi, na marigũ. Na nĩ ũkoraga atĩ, mwendia ta ũyũ nĩ endagia indo ici na gũthimĩra mũgũri ũrĩa ũroka kũgũra. Kuona atĩ nĩ akoragwo na ratiri yake ĩrĩa aigagĩrĩra indo, na agathimĩra o mwendia, na ũrĩa arenda, kana mbeca ciake kĩndũ kĩrĩa cikũigana. Na ũgakora atĩ mwendia ta ũyũ, ũyũ nĩguo akoragwo wĩ wĩra wake, na o ũrĩa aratuĩka atĩ nĩ araruta wĩra ũyũ, noguo aratuĩka nĩ arathi na mbere, na gũtigĩrĩra atĩ bamĩrĩ yake nĩ yarĩa, na yahũna, na akahingia onake mabatara make mothe marĩa enamo. Kuona nĩ gũkoragwo ndagaga marĩhi ma kũrĩha, na kũrĩa agĩrĩirwo nĩ gũtigĩrĩra atĩ.

Kĩndũ kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa, ndona ũndũ ũyũ, ũndũ wa mbere ũrĩa tũrona mbica-inĩ ĩno, nĩ atĩ aya nĩ arutwo, na nĩ tũrona atĩ ona nĩ mekĩrĩte nguo ciao cia thukuru. Na ngwĩciria ũguo nĩ kuonania atĩ marĩ o thukuru. Na ũgakora atĩ thikũ ici, gĩthomo nĩ gĩtũĩkĩte atĩ nĩ kĩrakũrio mũno, kuonania atĩ nĩ kũraheanwo nginya, mĩtambo ya tekinoronjĩ o thukuru nĩ thirikari. Kũrĩa thirikari nĩ ĩtuĩkĩte atĩ nĩ ĩrateithĩrĩria mathukuru na mĩtambo ĩyo. Na ĩgatigĩrĩra atĩ, ciana irĩa cirathomera kũu, nĩ cigũtuĩka atĩ cina ũmenyo, kana ona cigũtuĩka cia gũthomithio nĩ aarimũ ao, kũrĩa matuĩkaga atĩ ũcio nĩguo wĩra wao. Magatigĩrĩra atĩ o mũrutwo nĩ atuĩka wa kũmenya ũrĩa agĩrĩirwo nĩ kũhũthĩra mĩtambo ĩyo. Na magatigĩrĩra atĩ, o mũrutwo o mũrutwo, nĩ agĩa ũũgĩ, na nĩgetha tondũ indo icio citingĩigana atĩ o mũrutwo o mũrutwo, nĩ matuĩkaga a kũhũthĩra othe marĩ hamwe, na magatuĩka a gũteithania okorwo mũndũ nĩ araremwo nĩ kũhũthĩra. Na ũndũ ũyũ nĩ ũtuĩkĩte wa gũteithia mũno, kuona atĩ arutwo nĩ matuĩkĩte a kũmenya ũhoro wĩgiĩ tekinoronjĩ, na makamenya nginya ũrĩa magĩrĩirwo nĩ kũmĩhũthĩra, kuonania atĩ ona thikũ ici marathoma na mĩtambo ĩno ya tekinoronjĩ.

Ĩĩ nĩ nduĩkaga wa kũhũthĩra, mũtu wa mbembe wa gĩthĩi. Na ningĩ ona rĩmwe nĩ nduĩkaga wa kũhũthĩra ũrĩa ũgũragwo nduka-inĩ, ũrĩa ũkoragwo wĩigĩthwo na bagiti. Na ngwĩciria kĩndũ kĩrĩa gĩtũmaga hũthĩre mũtu, tuge kaingĩ tondũ nĩ ngoragwo na mbembe. Nĩ nduĩkaga wa gũũmithia mbembe ciakwa wega, na ngatigĩrĩra atĩ nĩ ndacitwara kũndũ ta gĩthĩi. Harĩa nĩ ndĩhagio o mũrebe ũrĩa ngũrĩhio, na ngatigĩrĩra atĩ, nĩ ũtuĩkaga wa kũũrio okorwo nĩ ũrenda gũthĩĩrwo wĩna makoni ma igũrũ, kana ũkonorerwo. Na wee ta wee ta mũndũ ũrĩa watwara nĩ ũtuĩkaga wa gwĩcagũrĩra, na ũgacagũra mũtu ũrĩa ũrenda. Na kaingĩ ta rĩu niĩ rĩrĩa ndatwara ndiugaga ũkonorwo, kuona atĩ ngima ĩyo nĩ ĩkoragwo ĩĩ njega, na ĩkoragwo na cama mũno. Na ningĩ ũngĩkorwo atĩ ndũnakonorerwo, mũndũ nĩ okaga na akagũra mũtu ũyũ wa nja ũyũ wa bagiti, na ũkaũtukania hamwe na ũcio, na nĩgetha atĩ ũtuĩke atĩ nĩ ũkũhũthĩra yothe yeerĩ hamwe. Na ningĩ okorwo ndũrĩ na mbembe ciaku mũgũnda irĩa ũhandĩte na ũkomithia, na tuge ndũrĩ na mbeca cia gũtinda ũgĩthi ũkĩgũra mũtu, kana gũthi kũgũra mbembe ta icio nĩgetha ũthĩithie, mũndũ nĩ atuĩkaga o wa gũthi kwĩgũrĩra ũcio wa bagiti, harĩa ũtigagĩrĩra atĩ nĩ warĩhĩra.

Rũrĩrĩrĩ-inĩ rũrũ rwitũ, nĩ tũkoragwo atĩ natũkĩhanda mũno atĩ mbembe, na ũgakora atĩ nĩ cituĩkaga cia kũhandwo kuona ciktiokoragwo na wĩra mũingĩ mũũno, atĩ we watuga mũgũnda waku, na watigĩrĩra atĩ tĩri waku nĩ mũnoru o kuona atĩ mũndũ ona nĩ atuĩkaga wa kwĩnoreria mũgũnda waku, harĩa ũtigagĩrĩra atĩ nĩ watuĩka wa gũitĩrĩria thumu, no kahe nginya mũgũnda waku na mĩmera yaku bataraitha, na ningĩ o mũndũ nĩ atuĩkaga wa kũhũra ndawa mũgũnda ũcio waku, na nĩgetha ndũgakorwo atĩ wĩna tũtambi, rĩrĩa ũratuĩka atĩ nĩ ũgũthiĩ na mbere na kũhanda mĩmera yaku, na ngwĩciiria irio ingĩ iria tũtuĩkaga atĩ nĩ ndĩrahanda mũgũnda-inĩ ũyũ wakwa, nĩ irio ta mboco, kuona atĩ mboco ũtuĩkaga wa gũcihanda gatagatĩ-inĩ ka mbembe icio, koguo tonginya atĩ ũkirwo na mũgũnda ũngĩ atĩ mwena, harĩa atĩ nĩho ũgũtuĩka wa kũhanda mboco ciaku, nĩ ũtuĩkaga wakũhandĩrĩra mboco ciaku hamwe na mbembe, noguo nĩ ũtuĩkaga rĩrĩa watuĩka atĩ okorwo nĩ ciakũra, noguo nĩ cihũthagia wĩra kuona atĩ, ũthiaga na ũgatuĩka wa kwegethera mboco ciaku.

Ngwĩciria kĩndũ kĩrĩa arĩmi mangĩka, na nĩgetha atĩ matuĩke atĩ nĩ magwĩkĩra mĩbango ĩrĩa atĩ matigũtuĩka atĩ nĩ marateanga irio, kana irio nĩ ciratuĩka cia kwanangĩka mĩciĩ-inĩ yao, nĩ gũtigĩrĩra atĩ, rĩrĩa mũndũ aratuĩka atĩ nĩ araruga irio, nĩ agatigĩrĩra atĩ nĩ aruga cia kũigana, kuona atĩ okorwo andũ ti aingĩ, nĩ ũkoraga atĩ andũ nĩ marugaga irio nyingĩ atĩ nĩgetha mũtuĩke a gũcirĩa nginya mũthenya ũyũ ũngĩ. No rĩmwe ũgakora atĩ irio icio citituĩkaga cia kũrĩo. Kũguo ngwĩciria wee ta mũrĩmi, ũndũ ũrĩa ũngĩka nĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ mũraruga irio cia kũigana, na irio irĩa cigũtuĩka atĩ nĩ cikũrĩo na cithĩre, na nĩgetha gũtigatuĩke atĩ nĩ mũrananga irio. Kuona nĩ gũkoragwo na andũ arĩa makoragwo na mathĩna ma irio, no mũthenya no ũthire matarĩte. Kũguo we ta mũrĩmi, nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũtigĩrĩra atĩ mũciĩ-inĩ waku kana bamĩrĩ yaku, ndĩrateanga irio, na atĩ ona rĩrĩa mũndũ aratuĩka wa kũruga, nĩ akũruga irio cia kũigana, na nĩgetha citikoneke cia gũteanga, na nĩgetha onawe ta mũrĩmi nĩ ũgũtuĩka ona irio icio okorwo nĩ ũraciruta mũgũnda, nĩ ũgũtuĩka atĩ ndũgũteanga irio irĩa ũtuĩkĩte wa gũcirutĩra wĩra, kuona nĩ ũkoragwo ũrutĩire wĩra mũingĩ, nĩgetha ũtuĩke atĩ wĩna irio nginya cia kũigana bamĩrĩ yothe.

Mũcara wa nyũmba ya mũndũ, nĩ ũhutanagia mũno, na mũrĩre wa andũ ũrĩa maratuĩka atĩ nginya irio nĩ cio cirarĩo nyũmba-inĩ ĩyo. Kuona atĩ nĩ ũkoraga atĩ o ũrĩa mũcara wĩ igũrũ, nĩguo ũkoraga atĩ nyũmba ĩyo andũ nĩ mararĩa irio nyingĩ ta cia nyama, na ũgakora atĩ acio matirathĩnĩka nginya gũtigĩrĩra atĩ, irio irĩa mararĩa nĩ irio njega, na atĩ irio icio nĩ cikũrugwo na o mũthenya o mũthenya. Na ũgakora atĩ ona andũ acio nĩ maratuĩka a kũrĩa maita matiganĩte harĩ o mũthenya. Na ningĩ nĩ ũkoraga atĩ rĩrĩa mũndũ ena mbeca cia kũigana, nĩ agũraga nginya matunda, na nginya indo cia kũnyua, irĩa andũ matuĩkaga nĩ maranyua marĩkĩa kũrĩa. Kũguo ũgakora atĩ mĩrĩre nĩ ĩkoragwo ĩtiganĩte, ũgakora atĩ nginya irio nĩ citaganĩte cia kuona mũndũ kũrĩa wĩna mũcara wa igũrũ, na mũcara wa thĩ, ũgakora atĩ nĩ gũkoragwo na ũtiganu. Kuona atĩ nĩ ĩtuĩkaga atĩ o ũrĩa wĩna mbeca nyingĩ kana o ũrĩa ũrarĩhwo mũcara mũingĩ, nĩguo ũkũhota kũhingia mabataro maku, na ũgatigwo na mbeca nyingĩ irĩa nĩ ũgũtigĩrĩra atĩ, mũciĩ waku nĩ ũratuĩka wa kũrĩa irio njega, na irio ciĩna cama.

Kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha, nĩ tũrona atĩ ĩno nĩ bengi, na rĩmwe rĩrĩa ũratuĩka atĩ nĩ ũrathiĩ bengi, rĩmwe nĩ wendaga kũhingũra bengi yaku kũu thĩiniĩ. Kũrĩa nĩ ũtĩkaga atĩ nĩ ũgũthi kũigithia mbeca ciaku, na nĩgetha onokorwo nĩ ũrenda nginya gũkomba mbeca, gũkũ nokuo mũndũ atuĩkaga wa gũteithĩka. Na nĩ wĩragwo atĩ okorwo wĩna mbeca ũtarahũthĩra, ũngĩthiĩ ũtuĩke atĩ nĩ ũgũcigithia bengi-inĩ yaku, mbeca icio nĩ citũĩkaga atĩ ona cia gũkũra. Na hau ũgakora atĩ andũ aingĩ nĩ matuĩkaga a gũthiĩ kũndũ ta bengi, na nĩ gũkoragwo kwandĩkĩtwo andũ arĩa mokaga na magagũteithia, na magagũtarĩria ũrĩa ũgũtuĩka wa kũgunĩka. Na okorwo wĩna gathĩna o gothe atĩ ndũrahota kũruta mbeca ciaku irĩa wĩigĩte bengi, andũ acio no o matuĩka a gũgũteithia. Na tarĩu haha mbica-inĩ ĩno nĩtũrona atĩ kũrĩ na mũndũ ũmwe nĩwe ũratũmĩra kompiuta, na kwĩna ũngĩ wĩikarĩte mwena wake. Na ũcio rĩu nĩwe mũndũ ũrĩa ũkĩte bengi ĩno, na nĩ arenda ũteithio, kũrĩa nĩ okaga na agatuĩka wa kwaria na mũruti ũyũ wa wĩra wa bengi, na hau akiuma gĩtĩ-inĩ kĩu, nĩ akoragwo ateithĩkĩte, na akamenya ũrĩa agĩrĩirwo ona nĩ gwĩka na mbeca ciake. Na okorwo nĩ gũkomba mbeca, o hau no guo atuĩkaga ona wa gũteithĩkĩra.

Kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩkoragwo na bata mũno, rũrĩrĩ-inĩ rũrũ ruitũ. Nĩ tũrona atĩ haha hena mbica igĩrĩ, na nĩ tũrona atĩ oho, mbica ici nĩ ciratuonia ũhoro wĩgiĩ thitima. Kũrĩa nĩ tũrona atĩ, mwena ũmwe kwĩna ngari, na ngari ĩno nĩyo ĩtuĩkaga atĩ nĩyo ĩkoragwo ĩrĩ ya andũ ya thitima, harĩa nĩ ĩkoragwo ĩkuĩte indo irĩa mũndũ arenda gũthondeka thitima agũkuua, kana irĩa agũbatara nĩgetha atuĩke atĩ nĩ agũthondekera andũ thitima, kana onokorwo nĩ kũmekĩrĩra thitima aramekĩrĩra handũ. Na ũgakora atĩ nĩ ĩkoragwo na ũndũ ũrĩa ĩkoragwo na ngathĩ, atĩ nĩ ĩtuĩkaga ya gũkuua mũndũ ũcio ũkoragwo agĩthondeka thitima, na agatuĩka atĩ nĩ nĩ agũkuuo nĩyo, na nĩgetha atuĩke wa gũthondeka thitima kuonia atĩ itingĩ cikoragwo ciĩ ndaihu, na cikoragwo ci igũrũ. Kũguo we wĩra wake ũkoragwo o gũthi na kũmĩrora, akarora ũrĩa waya icio ciao ciahana, na agatigĩrĩra atĩ akiuma hau, thitima icio nĩ cigũtuĩka cia gwakana. Na nĩ tuonaga atĩ thitima cikoragwo na mabataro maingĩ mũno, kuona nĩ cirehaga nginya ũtheri itũũra-inĩ kana ona kwa mũndũ mũciĩ, na ũgakora atĩ ona thikũ ici andũ nĩo matũmagĩra, kuona atĩ andũ nĩ maranyitĩrĩria mũno ũhoro wĩgiĩ, mĩtambo ya tekinoronjĩ ĩrĩa no nginya ũkorwo na cio.

Kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha, nĩ tũrona atĩ haha harĩ na andũ erĩ. Na andũ aya nĩho ũkoraga atĩ ũmwe nĩ mũgũri na ũyũ nĩwe mwendia. Na nĩ tũrona atĩ handũ haha nĩ thoko arĩ, kuona atĩ nĩ tũrona atĩ mwendia ta ũyũ nĩ atuĩkĩte atĩ we arendia nyanya na gĩtũngũrũ kĩa mahuti. Na nĩ ũkoraga atĩ ũyũ ona mwendia no akorwo nĩ mũrĩmi, harĩa no akorwo atĩ nĩ arĩmĩte irio ta ici mũgũnda-inĩ wake. Kana agakorwo atĩ nĩ kũgũra agũrĩte mũgũnda-inĩ wa mũndũ na agatuĩka ona wakũrehe nyanya ta ici thoko-inĩ. Harĩa nĩho okaga na agacicagũra na agacibanga wega kĩbanda-inĩ gĩkĩ gĩake. Na hau nĩho akoragwo nginya andĩkĩte ũrĩa andũ makũgũra, kuona nĩ gũtiganaga na nginya ũnoru wa nyanya kana ona ũrĩa nyanya ĩyo ĩigana, nĩgetha atuĩke atĩ nĩ ekwenderia andũ. Na ningĩ ĩngĩkorwo atĩ nĩ kĩmera kĩa nyanya, nyanya nĩ cikoragwo na raithi. No gũkorwo ti kĩmera kĩa nyanya, nyanya nĩ cikoragwo na goro. Koguo ũgakora atĩ rĩrĩa mũgũri ta ũyũ aroka kũgũra nĩ atuĩkaga wa gũka handũ ta haha na agatuĩka wa kwĩinũkĩra gwake ena nyanya na gĩtũngũrũ. Harĩa ona nĩ egũthiĩ na mbere na gũcitũmĩra kũruga irio ciake kana ona gũcirĩa ta matunda okorwo nĩ...

Ĩĩ no nduĩke wa gũtarĩria, ũrĩa matigari ma irio, kana ona wĩigi wa irio ũnyitaga itemi mĩtaratara-inĩ yakwa ya irio, cia mũciĩ. Na nĩ ũkoraga atĩ, rĩmwe rĩrĩa mũndũ atuĩka atĩ nĩ arugĩte irio nyingĩ, ũgakora atĩ irio nĩ cingĩhire, na andũ kana ũgakora atĩ ũrĩa ũgũbangĩire andũ arĩa mauma macirĩe, matinatuĩka a kũrĩa, na ũgakora atĩ, irio nĩ ciratigara thaburia-inĩ kana ona harĩa ũgũcigĩte. Rĩmwe nĩ ũkoraga atĩ matigarĩ ta macio mũndũ nĩ akoragwo atĩ nĩ aramaiga, kuona rĩmwe nĩ ũkoraga atĩ andũ nĩ matuĩkaga a gũcirĩa kĩroko, harĩa atĩ we nĩ ũtuĩkaga atĩ we nĩ ũgũkĩra kĩroko, na ũtuĩke ona wa kũrĩa irio irĩa ũratigĩtie. Kana ona ũgakora atĩ, nĩ gũkoragwo na indo irĩa mũndũ agũraga, nĩgetha ũtuĩke atĩ irio ũngĩtuĩka atĩ nĩ waruga irio nyingĩ, kana watuĩka atĩ nĩ ũgũbangĩire andũ na matinatuĩka a kũrĩa, nĩ gũkoragwo na macini irĩa cituĩkaga cia kũgũrwo, na cigoka na ũgatuĩka wa kũiga irio ciaku. Harĩa macini icio nĩ citeithagia mũno, kuona atĩ, rĩrĩa watuĩka waiga irio ciaku kũu thĩiniĩ, nĩ cituĩkaga cia gũikara, citagũthũka, na no ũcirĩe ona cingĩtuĩka atĩ nĩ cigũikara thikũ nyingĩ.